Maaĩ nĩ kĩndũ gĩbata mũno ũrĩmi-inĩ makĩria rĩrĩa wahanda mĩmera yaku arabu gwakorwo gũtirĩ na mbura ya kuigana kana gũtirĩ na mbura, no nginya wĩkĩre mĩmera ĩyo yaku kana ũmĩitĩrĩrie maaĩ nĩgetha ndĩkome na nĩgetha ĩthiĩ na mbere na gũkora kana kũnyita. Gũtarĩ maaĩ mĩmera ĩyo ndĩngĩkũra tondũ mĩmera mĩingĩ nĩyendaga maaĩ na mĩmera mĩingĩ no nginya ĩkũre no nginya ĩkũre ĩ na maaĩ. Koguo maaĩ nĩ kĩndũ gĩabata mũno ũrĩmi-inĩ na ũtarĩ na maaĩ ũrĩmi-inĩ, ndũngĩhotana kana ndũngĩhota kũrĩma wega.

Maũndũ maya kũringana na mahinda maya tũrĩ, nĩ macenjetie mũno makĩria arutwo a thikũ ici angĩ a o, matirathoma kũhuthĩra mabuku, nĩ marathoma kũhũthĩra nenda irĩa ciumĩrĩte, irĩa cia mĩtambo ta raptopu, kompyuta na macini nyingĩ ingĩ cia gũthoma kana o na mabuku marĩa makĩrĩu maumĩte ti mabuku ta maya ma tene mũno.

Gĩkĩ kĩroneka nĩ kĩrathi, kĩa arutwo ,na arutwo aya nĩ maronekana nĩ aithĩramu, maikarĩte thĩ makĩandĩka arĩa angĩ makĩandĩka, na ũmwe wao agĩthoma, ũrĩa haroneka nĩ ta kĩgerio mareka, ũyũ agathoma akarora ibuku-inĩ , nĩ maroneka nĩ arutwo mekĩrĩrĩte nguo cihanaine, me kĩrathi-inĩ maikarĩire ĩtĩ ciao kana desk ciao, magĩthoma na angĩ makĩandĩka, nĩ maroneka mena kĩo mũno, ũmwe anyitĩte bairo akĩandĩka ,ũmwe anyitĩte ibuku agĩthoma.

Harĩ ciana nĩ harĩ bata mũno magĩthecwo cindano ĩ no, ĩrĩa aroneka nĩ ndagĩtarĩ aratheca mwana cindano anyitĩtwo nĩ nyina na nĩ haronania arathecwo guoko. Koguo mũno mũno gũkoneka ĩ no nĩ cindano ya njanjo ĩrĩa ĩkoragwo ĩ ya bata mũno harĩ ciana tondũ nĩ ĩgiragĩrĩria mĩrimũ mĩingĩ ĩngĩkorania na ciana irĩa nini kogwo o mwana o mwana nĩ wega athecwo cindano ĩ no rĩrĩa e mũnini nĩgetha agĩkũra agakorwo wa kũ kumũkana kana agakorwo emũrangĩre nĩ cindano ĩyo atĩ kwĩ mĩrimũ mĩingĩ mũno itangĩkorana atangĩkorana nayo kana mĩrimu mĩingĩ mũno ĩrĩa igĩragĩrĩrio nĩ cindano ĩno. Kogwo cindano ĩyo nĩ ya bata mũno na nĩ wega gũtwara mwana agathecwo cindano ĩyo.

Rita rĩakwa rĩa mbere rĩrĩa ndaingĩrire thukuru na tũkĩambia gũthaka na ciana irĩa ingĩ, nĩ ndarĩ mwĩtĩgĩri mũno ona gũtuĩka nĩ ngano nderagwo. Nĩ ndarĩ mwĩtigĩri mũno na nĩ ndaĩgũaga hinya mũno rĩrĩa ndĩ na ciana ingĩ, ciana njerũ irĩa itaramenya. Kogwo nĩ ndarĩ na kahinda karitũ mũno ga kũmenyana na ciana. Ciana ci gĩthaka ũkona nĩ ndĩraikara ndĩ ika, kana ndĩrenda gũthiĩ gũikara na arĩa anene tondũ ta mwarĩ wa maĩtũ,e kĩrathi kinene kana e kĩrathi kĩ mbere yakwa ngenda gũthĩĩ gũikara nake no ũkagĩrio nĩ mwarimũ. Reũ ciana ici ni cironeka nĩ cirathaka no ĩmwe ciao ona citiramenya ũríĩ kũrathiĩ na mbere. Kogwo mũndũ nĩ akoragwo na mahinda manene mũno kana kahinda kanene mũno rĩrĩa aingĩra thukuru agĩthaka kana ena ciana cia rika rĩake matoa-ine nacio.